Ore ena, naa esiai enkisuma. Ore esiai enkisuma, naa entoki emaana oleng' temurua, torkijiji, tefilej arashu toltung'anak arashu tonkominitini napaasha. Meeta oltung'ani lemeng'uar enkisuma. Ore enkisuma, naa keyau dupoto oleng'oleng toltung'ani makeon. Ore ebata arashu esiai, arashu enchoto esidano enkisuma, kisaidia oltung'ani. Ore entoki edukuya, iyiolou intokiting' kumok arashu idol intokiting' kumok nimiyiolo, arashu neitu aikata idol. Nilo inkwapi napaasha onaalakwa, tenkaraki enkisuma. Neeku ore ake piata enkisuma, naa entoki nang'uar pooking'ae asapuk.

Ore enasiai, naa esiai orkeek. Ore esiai eunoto orkeek, naa enemaana oleng',tomuruan ashu toloshon pookin. Kake, ore enaa olosho le Kenya, kakipikita iyiok ena enesiai emaana, tenkaraki apa obo ashu nabo ang', naiterua enasiai enaa Wangari Mathai. Ore apa Wangari Mathai, na nye apa naishooyo ashu naiteng'en iltung'anak, edupoto eunoto orkeek. Ore eunoto orkeek, na enemaana. Ore temurua ang',naa keuni irkeek, pookin arashu iltung'anak opaasha, isulaki iltung'anak oishorita sirkali esiai, amu kisho irkeek oun tonkang'itie, neuni tontimi. Ore enasiai tenkop ang',kishori iltung'anak esiai, neoku iltung'anak inkariak, nepik kuna matui interito, petumoki atuun irkeek.

Ore ena, naa olchamba. Enkiremore entoki emaana temurua, arashu toltung'ani makeon. Nadolta oltung'ani, ogira airemisho. Ore entoki naasa tene, naa kadolta paek, ormiwa, nadolta intokiting' naijo inkwashen, nadolta mpoosho, nadolta si osero. Ore ena, naa entoki emaana. Egira abulu, yanyu oltung'ani peeku ikesu endaa teneoku taisere.

ore isiaitin kumok tolkerenget lang arashu isiaitin natumi naaene world dipishon itum sii esiai enkisuma aisum kuna darasani iabori itum sii esiai erripore nitum esiai ormujengo ore kuna naa isiaitin onkaik inkumok sanasana eimu ormujengo eokunoto enkare enaa enkisujata oltukutuki enkisujata ongarrin eworoto orbaribara ewokunoto osunyai eshetitae inkajijik arashu ilchambai oiremi arashu enkikarrare ore ena naa ke affect sanasana enkisuma amu aitum oltung'ani oidipa dikiri, diploma, masters neponu aas nena siaitin onkaik ore terishata nabo arashu tenkae nei affect enkisuma oleng kake ore enaa enai kei affect kulingana anaa enkisuma arashu ewoi natabayie neeku nena siaitin natii olosho lang.

ore ena siai naa esiai eramatare arashu esiai enkifugare ore enkifugare naa ifuga ntokitin napaasha ifuga intare, nifuga inkishu, nifuga inkukui, nifunga imbatai arashu inkurueni ore kuna nekeyieu umakinifu sana arashu keyieu enkigurrare arashu enjurroto oleng ontokitin arashu ping'ori amu saa zingine keya nemuoyu nyoo? kuna tokitin nekei ning'ori niyiolou eninko teniramat ore kuna tokitin naa ekeyieu irkeek opaasha eyieu eudore, eyieu enkisujare onkulie tokitin ake.

ore ena baye naa enkiwanja nadalare inkera ore ena kisho inkera leisure time nisho sii entoki naji refreshment oh minds aibelekeny inkera nkakilini nerikino intokitin torrok duo nagira adamu ore ena naa ewoi sidai kelaakini ena kiwei inkera kulingana enaa esaa niyieu inkera inonok nedala ore sii ena itumie enkiwanja arashu sukul neku intokitin napasha kuna nitumie iwuejitin nepaasha.

Ore paa enetipat ena siai enkifugare tenkop pookin arashu te murima, arashu toltung'ani personal te maisha naa entoki e tipat arashu entoki e dupore. Ore ena siai enkifugare, ifuga intokitin napaasha, niindim ainosa inkiri, niindim atimira, ashu ai toki ake. Ore esiai oo nkukui oo mbatai, naa esiai e tipat, keeta impesai toonkoitoi kumok napaasha. Niindim sii ateyieng'a ainosa inkiri, niyeng' te sukukuu, nincho olchore lino, arashu nimir tengarake inyamaliritin napaasha, neaku Ina paa enetipat ena siai, naa kwishaa naa peyaa iltung'ana aitilia maanani entoki e maana.

Oreena siaai ana eyioloto anaa orgim naa esiaai sidai temaisha arashu tiafia oltungani makeon ore ena ekincho noto entoki naji orstamina nikindim aisaidia teniata sii moyiaritin, teniata shida tenitasapuka oleng keipunguza ena, ore ena kataasa oshi to nkuti olongi ana tolarin okuni otulusoitie ,tenkaraki esapuko nainoto nayieu apa naitadoyio enkosheke amu keraa sapuk neibidi palo aar orjim nakwet aitumia nona mashinini naishori exercise naapasha namitikini endaa paatumoki aitadoi ina sapuko, neaku ore enaa naa entoki emaana toltungani.

Ore ena nemeyieu enkisuma ,ore ena nemeyieu aitoki. pookin entoki nayieu naa enkariyano arashu oramat nkishu, ntare, arashu ngwesi akeyie pookin naapasha niyiolou ena siai ,ore olaramatani pookin meeta eneiko pemeyiolo enasiaai ,ore ena naa yioloti anaa embarnoto ,ibarn inkera naaju ore kuna kera na keji indupas arashu isuk ,ore ndupas naa keeta irpapit kumok idimai peibarn amu ore kulo papit naa keeta msaada oleng. imir kulo papit toonkoitoi naapasha, epui ashetakinye ltunganak nkilani.

Ore enasiai ,na ene kiama ore ena nayioloti anaa harusi ore embata naitiship arashu ena enkoitoi naitiship ena toltungani makeon arashu te maisha oltunganak aare oinotote airo naa ,Ore ena naa enkolong sidai toltungani oemishe, arashu tekiama arashu toltungani oemaki, itodolu mwisho ino arashu nkamimininisho ino enetabakia teeyie arashu teobo arashu tontae pokiraare otonyorakinote kiema .